Hihi nĩ ũhũthagĩra njĩra o yothe ya kũhingũra ũhoro na njĩra ya kũhũthĩra rũri rwa kĩara gĩaku? Na ũgwĩciria mũbango ũcio ũrutaga wĩra atĩa?